Osiptal en kama wadhiye mondo wayud konyruok mar thieth. To ka pok iyudo thieth moro amora , nitiere gik ma okuongo mochuno nyaka kuong ng'i kapok thieth ochako dhi mbele. Nyaka kuong ng'i ratil mari, kibaji, liet kod pim mar tuo mar ayaki. Kuom nyithindo ma nyiri nyaka pim iye, gigi duto ka osepim to biro miyo laktar mari yot emar mondo mi ong'ed kaka thieth mari kode dhi dhi mbele. Magi gik ma ochuno ni nyaka pim e osiptal ma marwa kapok thieth moro amora ochako dhi mbele.

Kae aneno ka wan kod jo siasa madongo e pinywa mar Kenya kae, wan gi Ole Kanseri, Ole Kanseri ne ong'ere kuom winjo ywak mar jopiny kendo neno ni otimo gimoro amora mane jopiny dwaro kendo ne en ng'at mane dwaro ni one niweche somo kod ngima mar dhano odhi makare. Wan kod ja siasa moro ni Ole Saitoti, Ole Saitoti ne en jasiasa ma ne ong'ere kendo ne en ng'at maduong' ahinya, ne en jalup ker ma Kenya kae milungo ni Mwai Kibaki e higa alufu ariyo gi aboro nyaka e higa alufu ariyo apar kod ariyo. Ne en ng'at manetemo mondo ogeng' weche mag kuo, weche mag neko kod weche mag njore mane ok odhi kare. Kendo ne oduogo obedo jatelo mar somo bende.

Mae wach mayudo ji mang'eny ahinya kendo miyo ji mang'eny bedo gi mirima. Wach makamae koyuda an awuon abiro nonora kendo abironeno ni gik manaoroka be gin kare, abiro ka nyinga nikare, kuma ne andiko ni gigene na onego ochope nikare, nambana mar simu nikare kod gigo duto te mane aoro nikare. Ka ang'iyo gigi mayudo ni gin te nikare, abiro kawo thuolo mondo agoch ne jo kampuni to nyaka ang'e ni penjo gimoro mamuolo ema ber. Abiro kawo simba, kapok achako wuoyo gi jo kambi abiro mosogi komondi, kasemosogi to abiro leronegi gima omiyo agochonegi. Jokambi biro winjo yuakna to biro lerona gima omiyo gigena pok ochopo. Aparo ni mano eyo mar maber mar neno ni gigeni ochopo kendo odonjoni maber.